Ore taa tenewueji naa kadolita enkerai oltung'ani akeyie musima eibungita Kuna tokitin ee etekinoloji Kuna simui taata nayetuo ena siai najii CBC enkisuma naa taata natii elo Osho lang lee Kenya enkisuma nashomo akeyie taata alo aibelekenya enkisuma oo nkera eibelekenye pii mekure aa enapa siai ekitampo ewuo naa taata esiai najii ene tekinoloji naitumiai Kuna tokitin taata naa kitengenisho Kuna tokitin oleng amu etaa mbaa kumok netaa mbaa sidain ore naa keyiolou oltung'ani mbaa kumok etaa Kuna tokitin kengenu enkera oleng neeku keyiolo mbaa naagira asaa tee seuseu nalulung'a enkisuma sidai oleng taata nayau enkibelenya keretito taa iyiok oleng neretito enkara oleng amu ore taata pee enepu enkerai natii enkisuma naaji CBC ninepu enkera eiteng'ena oleng etengenita oleng tenkaraki enasiai naa kajo keeta enasiai faida pii ore taata tenkalo ai nanu naa kaisapot ena siai amu atodua Ajo eyawua maendeleo tolosho pookin tee seuseu nalulung'a neeku esiai sidai oleng ena naitumiai Kun tokitin ee tekinoloji

Basu ore na tenewueji na osokoni nena na entasat nadolita tenewueji netii ninye enkibanda enye olee nenyokita enamama oleng amu idol ajoo eeta irnyanya neeta nkitunguuni eeta akeyie kuna tokitin tokuna kutitik sokonnini kutitik netii sinye enkastomai netikito sinye enkiti kerai enye negira ainyangisho egira ainyangu kuna tokitin kuna nyanyarei nenyokita kuna tasati oleng neaku ore entoki etipat olee na kerertisho enasia amu memenayu etoki naasita oltungani bora akeyie metaa nemirisho akeyie na ketum si enaa shillingi kumi enye nelo aasie mbaa enyenak na keeta enasia faida oleng amu keretisho si ore tanakata pilotu ntauni sapukin na itum tekuna mukundani tonkaulele olenh na itum tepokki woi na itum entoki naba ana eniyieu tewoi poooki naba ena enitii tolduka, neaku sidai oleng enasia kenyokita kuna tasati oleng naji mama.

ore taa tene naa kadolita aa orais liare lele Osho lang naa keji apa too nkarn enyena Daniel cherotich arap moi neboitare sininye orais liokuni lele Osho lee Kenya Mzee mwai kibaki nikidolita oltasat leng tenewueji Raila Omolo Odinga negira aibung'a nkaik ore naa ele Mzee otaraa nkarn enyena aa Raila Omolo Odinga naa oltasat otunyua agil record tele Osho lang amu eng'as akuu entoki nabo oltasat otijinga Kuna sirkalini pookin aiteru tee moi nitoki tee kibaki nejig sirkali olapa rais uhuru Kenyatta aa ninye olangole mstaafu obayieki olee nenyokita taa ele tasat aibungishi anyoraa ena toki najii handshake neeku olee oltasat ele otijinga Kuna sirkalini pookin olee metonyua akuu ajig enasiai ee sirkali pii neeku adolita naa tenewueji elarikok lang likinyor oleng orais apa ele oji moi naa orais apa likitonyora oleng tele Osho lang lee Kenya etaasa apa mbaa sidain

Ore taa tenewueji nadolita esiai eramatare sanisana nadolita irmongi otopirito oleng irmongi oramatitai tenkoitoi naishaa ena enajo ena siai ee agriculture tekulo ang'eni loo gira aiteng'en iyiok naa esiai sidai amu eyakita iyiok maendeleo oleng kadolita sininye enkiti aji enye tidie naramatieki sininye aitoki naa esiai sidai ena nanyaaka aku keeta dupoto tele Osho lang lee maa keeta dupoto oleng amu kigira aisumie Nkera ang nikigira asie mbaa akeyie nikishetishire atee nikipikaki ate maendeleo taata tele Osho lang lee Kenya kira irmaasai ore nA enasiai naa esiai naata dupoto amu kenyokita taata elarikok lang aitobiraki iyiok etaa kemiri ropiani sidain ore ena kulo moongi tanakata naa kelelek aa nkeek ip oropiani nelo dukuya neeku edol Ajo ore esiai natii ene naa ketaa maendeleo pii esaidia taata tolosho lee Kenya kira maasai nikidumie Nkera ang nikimir enkiri naa ketaa maendeleo oleng tenewueji pii nee ore enasiai emataramatsho amu kisidai ena siai piii esiai nataa dupoto enkiteg eno ake nikinyor wee enkai

Basu naa ore tenewueji na enasia enkiremore sanisana na embae nayau enkibelekenyata tolosho lang taata ashu tenkop aang sanisana etii na enasia e technology nauni irpaek lonkolongi kuti asi nindim atipika maragwe ino nipik katikati taa aimei taakeyie inarishat orpaek na esiai ekeyie ina nayawua maendeleo tolosho lang amu mekute taata eetae nareshuni endaa meo neaku inyaka enasia e agriculture ashu enangeno ayaki mbaa sidai neyaki yiol emgeno amu etelelia esiai amu iun ake irpaek linonok ore pebulu etoitoi ajo na sinanu nintoki apik maragwe nipik endaa pooki naba anaa eniyieu amu ataa ekingira atum endaa tonkoitoi naishaa ashu tolapaitin oikash nikitumito akeenye endaa pii atum anaa enaistaili na esiai na kishaa pikiaa pooki tolosho lekenya amu ore enasia e agriculture na keretisho oleng

basi ore tene wueji nekiata naa entoki naji freedom bundles, aa naake elelek enkoitoi nai nilo atumie ajo naa sinanu piilo aitireu. Aa ore piiyiu nilo alo aing'oru kulo bundles ooji freedom bundles, aa niirony olakira imiet-ong'uan-ong'uan, olakira ormosori nipik hash nilo atum kulo bundles naa tenkoitoi naishaakino ashu te too nkishoorot kumok aa too nkishoorot sidain oleng' naagira taata safaricom aishoru ena toki naji offer. Basi ore naa tenatoki naji freedom bundles neyawua eretoto sapuk oleng' too muruai nekitii iyiok amu tenakata iindim ainyang'u irbundles aa entoki naji bundles aa najing'ieki ormutandao naa too ropiani kutik aa nitum naake irbundles akeyie lekintosha aa niindim nai aing'ura intokitin pookin niyiolou naa mbaa pookin naagira aendelea tolosho lang' le kenya ashu te seuseu nalulung'a naa nemiyata naa entoki nekimitiki ashu entoki nekidung'okino amu aikumok pii katukul, naaku naa iltokitik ootareto iyiok taata oleng' naa too muruan nekitii iyiok oleng' isulaki naake iyie taa toomuruain ashu too nkang'itie naa neton itu itoki aitumia ena siai na ena toki nai naji wifi ajo naa sinanu piilo alo aitereu. Neeku ore ake yie duo oltung'ani naa litu etumoki anoto ena siai naji wifi, olee nemintoki anyamalu oleng' amu keetai entoki naji free bundles aa freedom bundles naa enkoitoi e tipat oleng' taata pee meking'uari te siadi naa ajo naa sinanu piilo alo aitereu nilo naa alo atum kulo bundles too kumok oleng. Kajo naa sinanu naa ke keeta ereteto sapuk oleng' taata too muruain.

Basi ore naa tenewueji entoki nadolita ashuu entoki nalotu indamunot ainei. tenadol entoki naijo ena, enkisuma nayeuo taata olosho lang le kenya ahh keji niye CBC. Naa enkisuma taata nayaua taata nkibelekenyat tenkisuma apa naatae tedukuya. Amu esiai taata nayaua maendele neitengena taata ingera oleng, ena siai naji CBC amuu etaa ketumi ake taata ntokitin pooki anaa tekinologi. Netumieki taata kuna laptop. Naa esiai taata nayaua enkibelekenyata tolosho lang le Kenya duo oleng. Ore naa too muruai nikitii, olee nikitodua taa yiook mbaa neitu aika kingas aadol, kitoduaa taata imbaa naingasieyie iyook amu, etengenita taata inkera amu etaa keyiolou aitumia kuna tokitin anaa kuna simui anaa kuna laptop duo oleng eton aakutiti oleng. Neaku ore taata enasiai ena kisuma e CBC olee neyaua enkibelekenyata oleng. Naa ore tenkalo ai naa kajo nanu, olee naa esiai etipata olebg amu kegira kuna kera ang aaku ketii taata enkae levol ashuu enkae roruata aaah nimikitii apa iyook kiba taata ana ninche naa esiai taata sidai ena siai oleng e CBC naa ekiomonu naaji ake naa peyie eitokini ayau kulie taata tokini nara sapukin taata tekuna peyie enganu naa nkera ang katukul.

Ah ore taa tene wueji eh naa, ekidolita naa ekibanda, nikidolita naa ilamirak naa, aare, etii naa etomononi netii orpayian. Nee ekibanda ena ajo naa sinanu naijo eshomo dukuya pi olee etoponari. Eh amu, kadolita naa ajo ketii intokitin nidim naaji anoto tolduka netii intokitin nidim naaji anoto tokuna kibandani ake, ekawaida. Ah kadolita naa ajo idim anoto irmaisurin tene wueji naa idim anoto akeyie irnganayio pookin, ah irmananasi, ah irnyanya, ah ikaroti, ah akeyie mbaka ipooshoni akeyie mbaka kuna tokitin naaji enaa, nkuashen intokitin akeyie pookin nidim anoto naaji te kibanda. Eh noree te rishata nabo naa idim anoto tokitin enaa, esukari ,enaa kule ntokitin akeyie naai eaji enaa majani enaa irmosor intokitin akeyie indaiki pookin. Olee naa ekibanda ena, ajo naa sinanu nashomo pi naa etaa advance eshomo pi dukuya. Eh naa keyata ena toki kitodoli iyiok tene wueji oleee ekanyuani pi ashu olanyuani eh enopeny ena kibanda amu, etoki naa naidipa ninye aaku enoto taata poki toki taata neaku, idim ake anoto terishata nabo eh bila naaji ashu itu naaji inyamalu ashu itu naaji ingoru naaji intokitin too weujitin nepaasha . Asi najo naa sinanu piilo aitereu eh neaku taa ina biashara naloito oleng tene eh nee esiai naa naaji naata maana oleng.

ore tenewueji nikidoolta ena siai oo laranyak naa tene, toolishi aranyak naa lebongo neyawua enkibelekenyata oleng tenkop ang amuu eetuo elelero aanyoru naa kulo sinkoliotin ooleng neyawuoa inkibelekenyat amuu ilepua oleng neme ake tonkuapi ormaasai kake tepooki nisulaki toltunganak oiterutua aarany isinkoliotin le maapenzi ibelekenya enabaye elelero amuu meekure eeta entoki naure tenkaraki influence eyakua ntokitin naishaakino onimishaakino nibelekeny indamunot oonkera

Basi enkolong enchipai naa ena duo, sanisani osirua duo sapuk ale. Eilio naa ajo ketii security naa sapuk oleng esiai esecurity idol ajo ketii, netii naa sii ninye ale tungani loo aoshoni duo lo impishai, nadolita sii ninye ltungani logira aitarasaa intokitin enaa eitodolu ajo enkolong enchipai oleng amuu keitodolu ajo etii enchipai oleng nkumoi oltunganak oleng. Neaku duo enkolong enchipai, enkolong enchipai duo oleng sanisana. Neitoki aaku keeta sii ninye ena siai oleng duo keeta sii duo ninye sidain enye neeta sidai enye amuu engas aaku ore entoki nabo, ore ake duo peaku naa eshomoki kulo siruai, nelo oltungani nilo atumore naa ilchoreta linonok apa oimina apa te rishata naodo, itum naa nilo atumore ilchoreta linono ajo naa nanu. Nitumore sii kulo arikok naa kituak ashu kulo sapukin naa, ajo sii nanu naa leitu aikata itum duo erishata ashu neitu aikata itum naa anotore ninche naa aiko naa neja. Basi neiteru naa adol ajo keeta naa efaida oleng ake iyie naa to muruai aang' naa amu keet naboisho ,kengas aaku keeta ,keitutumisho neitutum olosho, neyau enaibosho tiatua emuruai pookin te seuseu pookin nalulunga ajo naa sii nanu piilo ayiolou, aabasi neaku naa ore ena siai oleng naa olee esiai etipat oleng.

basi ore naa tene nadoolta inkera natii endarasa naagira aimusuma enakisuma e CBC aa enkisuma ngejuuk tolosho lang lekenya adoolta naa ajo eeta inkera tablet/laptop negira aitengen inkera ooleng ore apa toongolongi naatulusoitie nemesioki apa nkera aayiolou ena siai kelo apa enkerai ayiolou tenidip aishu nkilasini isiet kake ore naa enakisuma netaa enetipat amuu kisumare enkerai entoki natyiou neeku ninye openy tenaa kenoorkitarini naa ina ake tenaa kenaripisho naa ninye ake kiteru aa kitu entoki nayiou neeku kajoki ilarikok pees inkulie baa sapukin aalang kuna